Maeni en jang'ad bura, kendo pichani nyisa ni en ja ng'ad bura gima omiyo aneno ni en jang'ad bura en ni aneno picha bende mar simba kendo aneno bandera mar Kenya en ranyisi mar chike ma wan godo kendo thuoloni mwaneno mwaneno bandera, bandech Kenya to nyisowa ratiro ni jang'ad burani luwo chikewa ekinde ma ng'ato achiel yuare kod ng'ama chielo kendo yuaruoge ni gionge kaka ging'ede, ginyalo dhi ir jang'ad bura moko kanyo mondo okony gi ei wach machalo kamano. Kendo okil otemo ng'adonegi bura kong'iyo ng'ama rach kod ng'e koseng'eyo ng'amarach omiyo siem to ng'ama ber osiro mi.

E pichani wan gi lori moro ma ifunde gik moko machalo ni ng'ato dar ka aa kamoro. Samoro ok en dar ma samoro ng'ato dhi machiegni nikech ka luwore gi loche machal kamagi kaka ang'eyo gin loche maringo ng'we ma roboche. Gidhi kuonde ma bocho bocho. Koro gima biro e pacha ka aneno gini en yore ma ji tiyogodo e dar. Iyudo ka jok moko kapo ni gin kamoro to gidwaro dar. Samoro gin e plot moro, to plot ma gintiere no ok gine ka morogi. Iyudo ka ginyalo luongo apoko. Kata ginyalo luongo tuk tuk. Seche moko jok moko bende tiyo gi cart. Iyudo ka simbogo go gikmoko gitero go kamachielo. Jok moko bende rito ka piny oselil to gisombo gike gigo gi wigi woko giliero. Ginyalo kata luongo osiepe gi mondo okony gi. Koro iyudo ka mano ka yo mano yo mitiyogo ka ji dhi machiegni. To ka ji dhi mabir to ji tiyo gi geche mondo gichop